Adolita enaisho natii inkireeti, nadolita lotorok lotii ilo shata, neeku oltung'ani logira aas esiai naitaini enaisho olotorok. Neeku, adolita lotorok nadolita irkireeti nadolita si enaisho etii irkireeti.

Kangas aitodol iltung'anak akeyieyie, ore paa kangas aitutum iltung'anak ore paaitutum iltung'anak naliki ajo eetae ena bae ena siai napoitoy aas naa ore pee eas oltungani naa kelo atum entoki naishiaa tine wueji. Ore pee kipuku tine wueji, nikipuo naa apuo aitodol kulo tunganak tenkiwanja aajo nchere, ore pee elo aas Ena, matodol enaikoni teneasi, nanu makewon aitodol iltung'ani, enaiko teneasi ina siai, naa asilig ajo kelo oltungani aibung naa kelo sii aibung toondamunot nitoki alo aibung toonkaik.

Ekeret iyiook pee kitum aibung'a irkuliek nikiyau tenebo nisho iyiook kulo kurlel, ilmosor ore kulo mosor nikimir peyie kitum iropiyiani mikintoki sii aaku ekimir inkurlel maate, peyie kitum Iropiyiani, peyie kitum ateretie aate te mkishon ang'.

Kisho yiok kule, nitoki aisho yiok inkirik, nikintoki amir nikitum iropiyiani nikiretie yiok maate, nitoki si aku ore yata oltung'ani nekintodol ajo ira oltung'ani letipat tenkishon ormaasai, ashua torkuak lormasai.

Eyieu ning'as ayiolou ajo nchere, ore entim naa entoki etipat. Neeku kore eng'eno nifaa niyiolou tenewueji naa nchere kore iloito adung ele sheta, eyieu nintoki aun olikae sheta peyie etum aitasheiki ele litudung'o. Neyiej sii aitoki nintoki ayiolou eninko enintumia ena toki nagira adung irkiek

Kishia angas ningasa aata olchamba, nintoki aata enchan, nintoki ayiolo ajo kaji ikuni teneuni ele nganayioi. Nitoki sii atoko pee iyiolou ajo kakwa kiek itumiyiai peyie itum oltungani, aitobirai ena siai.

Eyieu angas ningas oltungani aun oltungani ilmatunda, aun olmatundai iyiolo ajo iyata kulo lidim atuuno tiatua olchampa, eketii enchan, iyata nkaitubulu akayie naaretoki naa ena siai iyiolo sii ajo iyata engeno niunie ena toki, ore pee idol ataasa Nena pookin ekishaa niyata akeyie yie enkidimata pookin aiteru torkeek looyieiuni, peeoshi peyie etum ele nganayioi ataaku ornganayio letipat. ore pee idip Ina nebulu olnganayiioi, ore peebulu ornganayio amu irmatunda naa Ina taa peelotu atum ele matundai, aatabaikia na erishata naitayuni, nataa ninye ormatundai.

Ekisha

Kanyorr eee kuna naanyori neitu eeku kedo. Amu ore kuna naanyori naa kengas aaku nedua oleng, meitaduar endaa. Neitoki aaku keutoki aisho eeeh keitoki aisho pee eaku endaa sidai, too nkonyek neanene ekinyoru nkonyek endaa

eishaa ake peeta oltungani ilmatunda, ore eeta oltungani ilmatunda niata ee niata, imasaa nalo aitobiru kulo matunda, kitushuli ilmatunda esiaina peyie itumoki, oltungani aitobiru ena ,ena ena are. ore ena are naa kisidai oleng tosesen amu ore pee intutum ilmatunda, naa kepuo aitobr osesen. ore pee eitobir osesen, netum oltungani ataa olikae tungani lotaa osesen akenyoraa ekeyie imbaa pookin. nitoki sii aku ore piinyia. arashu ore pee iok ena sai arashu ee nena ena ena are niaku, naa kelo oltungani atum ngufu, kelo oltungani aaku oltungani ogol.

Ore ena naa enkerai ena nagirae aageut iloisotok, ore ena siai, ekeret ena nimitoki aing'ojinaro naa kitoki sii aaku evening enkerai ajo eketii taa ninye wueji, nishaa, eneyieu nishaa paa ketii taa ninye oltungani, eng'eno nadung'ie iloisotok loo ntare amu ore oshi too nkulie olong'i naa lelo enkerai nesapuku iloisotok, nimitoki aisho ena ker elo tesidano naa kitoki aitanyamal, neeku kingojinari enker, neeku ore pee intobir oltungani enkerai oloisotok naa kelo ena keer atum tenelo alo tesidano nemegira, aingojinari, naa ekwishaa ake peeta oltungani eng'eno pii peeyie etum naa ataasa ena bae, niyiolou ajo nchere, ore pee ilo aas ena bae naa ekelo aret Kuna tare inonok, naa eramatare yiaulio ena,.

ekadolita karat adolita pilipili adolita ilnyanya, etii kitunkuu etii sii aitoki impuka esiana nitoki sii aaku, etii engujit, naa ore kuna pooki akeyie naa impuka naa puo aiko edaa metaaku keeta olngusil sidai nitoki sii aku kemelok, nitoki sii aku keret osesen.

Ikisapuk ena siai amu kiata nkishu, nikiata ntare, nikiata lukunkuni. Neeku ore enoshi kata keyieng'isho nekintai iila, nekiyieru eilata toontariang', toonkishwang'. Naa ore sii enatoki naa nchere ekelo oltung'ani aaku ore pee etum ena toki nelo aitobirr osesen. Ore piitobirr osesen nimintoki atum mwoyiaritin tosesen lino. Ikiret osesen lino niaku oltung'ani oidaimai akeyie aimai ingolikinot osesen peyie itum oltung'ani ataa oltung'ani ogol tenkoshoke, tosesen pooki

Mee sapuk amu meking'as iyiok aaku iltung'anak oiremisho. Ore esiai ang' naa intokiting osarge iyiok kiing'urr oleng. Aiking'urr inkishu, nekiing'urr intare o nena tokiting akeyie pookin osarge. Neeku ore enkiremore tenkopang metii, mekiata iyiok enkiremore neeku mekias iyiok ena siai oleng tenkopang

Koree entoki nagira aasa tenewueji na olchani, irkiek lentim ee mbenek akeyie lorkiek lentim egirai ayieru peyieu etum oltungani ainoto olchani akeyie lolo aret, olchani loloaitau emoyian tosesen, olchani loli aitobir osesen oloaitobir ake iyie ee teneata oltungani emoyian tenkosheke nelo aitobiri inamoyian akeyie tenkosheke alo aishiunye inamoyiantiatua osesen neakuegira oltungani ayieru olchani te te tombenek orkiek lentim.

Ore kunaa naa inkukunik naa eketum ekeked oshi irkeek. Ore pee eked irkeek ning'ua entok ekeyiyie naijo orkulup te nchanta. Neeku idol ake entoki naibor tolchata ore pee na ore too nkulie olong'i nilo ainepu ina toki ore ina toki eboo nagira aitoip ina kuuk neipang' ninguari ina toki ee atua. Ibunga'kino olchata ore pee ibung ina toki naa kejo aaku keja akuu ino orkulup neeku tenijo aibung' midim aibung'a tenkaraki inchere ino orkulup neeku inepu ake ibungaki olchata niyiolou ajo nchere ninye ena.

Endaa onkishu enab nagira aa aitobiru peyieu etum ltunganak aisho nkishu enadaa, ekitobiruni ena ndaa na nchere keya erishata tenepuoi oltungani ainoto enadaa ntokitin euni, irnganayio lorpaek euni peyie etum oltungani aitobiru enadaa, neya erishata onkolongi tikitam onabo peyie etum oltungani ainoto enadaa, akitoipi enadaa aimulumulaa nepikakini, nitoipi pemeyiepemelo ake atum hewa najing atua.

ekishaa pee eta oltungani ilkeek otuuno, tolchamba lenye, ore iyata ilkeek ashu adungie lelo keek, ore pee idung kulo keek naa ichere idim atipika, ojiko atunukai kulo keek terishata nemeedo nisuroki enkima imulumulayie ele jiko, ninukaa kulo keek linono tenterit terishata naishaa, ekelo nilo adol emburuo epuku tiatua imulumulayie ilkeek linonok, nchere ekitodol ena kelo egira, terishata ore oeyie idip ore pee ishunye emburuo tiatua telolo keek, niyiolou inchere ajo etisidana peyie itum enatoki naji ore peyie idip niyiolou ajo kishaa pee intayu irobi enkop amu ore pee intayu irowua enkop naa ekindanyamal.

kishaa pee aata ilpayek, nishaa aitoki pee eyiolou inchere, ekishaa pee eta oltungani enkishu, ore entoki